Ingĩona ũndũ nĩũrangia na nĩũrandanga, njethaga mũndũ wĩna wĩna ũmenyo andũ aya maragĩria mũndũ rĩngĩ mũndũ nĩarahetũkĩra maũndũ, na nĩarenda kwarĩrio, njethaga mũndũ ta ũcio, akanjarĩria, akanjĩra ũrĩa ngwĩka, na ũhoro ũcio ndũcokaga kũ kũngĩa rĩngĩ. Nao andũ aya mena meciria, wonaga mũndũ rĩngĩ nĩarariganĩrwo nĩũrĩa akwendaga gwĩka. Ũrĩa akwendaga kuga akariganĩrwo. Ũkona rĩngĩ ndarenda kũingĩrania na andũ, ndarenda kuga maũndũ marĩa aragerera. Ũgacoka waikarakara ũkamwona mũndũ ũcio rĩngĩ ena gĩko, nĩambĩrĩria gwĩka tũmaũndũ tũtara tũta ũtangĩmenya nĩkĩ areka, rĩngĩ nĩũkorire nĩarogotire maratathi, rĩngĩ ona nĩariganĩirwo nginya nĩ kwao, nĩariganĩirwo nginya tarĩngĩ ena ciana, ũkona nĩariganĩirwo, ũgakora nĩeka kĩũndũ. Rĩngĩ ũgakora nĩagũtha mwana na tikwenda akwendaga, kana akagero ngero ingĩ.

Bũrũri ũyũ witũ rĩ, wĩ na riera wĩ na tĩri mwega wa kũhanda. Ona tũtibatiĩ kũgũraga indo mabũrũriinĩ ma nanja, atĩ tũkagĩraga itũngũrũ na minji Tanzania, marigũ ũkaigua tũragĩra Uganda. Tũbatiĩ gukorwo na indo icio ciothe, ithuĩ ona nĩithuĩ twagĩrĩire kũmenderia, thirikari ĩbatiĩ ĩgũithie thogora, wa mbegũ nĩgetha o mũrĩmĩ o wothe rĩ, ahote kũgũra mbegũ, na nĩibatiĩ ĩtũheage thumu tuhu, mũrĩmi ndabatiĩ kũruta thogora wa thumu. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ thirikari nĩ ĩtigane na mũrĩmi ũhoroini wĩgiĩ magoti. Ũrakora mũrĩmi rĩngĩ arĩ na kagombe kamwe, arendia karia kanini ,na thirikari no ĩrenda gũteng'erania na karia kau atĩ nĩgetha yone kĩndũ. Ringĩ mũrĩmi ũyũ rĩ ena kamũgũnda kanini, arahanda tũthũkũma twake, arendia ta rĩngĩ o ro hau barabarai-ini, na no ũraigua atĩ thirikari nĩirenda atĩ gũtinia igoti, ũkarigwo atĩrĩrĩ yatinia igoti rĩ ,mũrĩmi agũtigwo nakĩ? rĩngĩ arĩ na mĩkorobia haũ mũgũnda rĩngĩ nĩ kamũtĩ kamwe tu, na no ũraigua thirikari ĩkiuga atĩrĩrĩ nĩrĩrengaga magoti. Thirikari ikweda ĩtigane na mũrĩmi ona ĩkwenda ĩteithie mũrĩmi, na ĩtũmĩre arĩmi....

Ndaigũire atĩ kwĩna njanjo atĩ njanjo ĩyo ĩgũka ĩthecwo ng'ombe niĩ ngĩtigĩra kinya ngĩendia ng'ombe ciakwa, tondũ ndonire icigĩũka cithecwo njoke ciage rĩngĩ kũhe iria rĩra rĩraheaga? Na, nĩwaiguĩte twerĩtwo atĩ no ngiya o ng'ombe o ng'ombe ĩthecwo? Niĩ ng'ombe ciakwa ngĩciendia. Ndĩrarĩ na kahũa, kahũa kau nako-rĩ, twerwo tũkũrĩhwo na mĩrongo ĩna-rĩ, ona tũtiakinyĩirio ciringi ikũmi. Niĩ ndĩragatemanga gothe, ndĩragota ndĩragatua ngũ, ngũ cia kũruga. Ndĩracoka oho-rĩ, thara-rĩ ndĩrawendia, rĩu nĩnjikarĩte oro ũguo ndirĩmĩte. Ndacoka ndaigua atĩ nĩndĩrĩrengagwo magoti-rĩ, ũndũ ũcio niĩ ũkanjĩkĩra kĩeha. Ndĩrarengwo kĩĩ? Nĩkĩĩ ndĩrona hau? Na, iria nyingĩ nĩcio moete, rĩu niĩ ũrĩmi rĩu niĩ ũrĩmi nĩũnemete. Na, rĩngĩ ona ndũrona mbeca ciĩna kũrĩa irĩ, na no ũraigua thirikari ĩkiuga atĩ ũhoro wa magoti, magoti, na nĩ magoti ona tũtaramenya macokaga gwĩka atĩa na mbeca icio, tondũ tũracoka kũigua o rĩngĩ no marathiĩ gwetha ngombo. Tarĩu niĩ rĩrĩa ndĩrarĩ na ng'ombe icio-rĩ, he ngombo ndĩrarĩ nayo na nĩcirandeithagĩrĩria kũrĩha, no rĩrĩa ndaiguire atĩ nĩcigũthecangwo, na no nginya-rĩ, niĩ ngĩciendia, rĩu njikarĩte oro ũguo.

Rĩngĩ mũndũ mũndũ rĩngĩ nĩa thomire akĩaga wĩra ena maratathi nyũmba na nĩahetũkĩte wega no ndarĩ arona wĩra rĩũ akĩnya nyũmba ona maratathĩ macio na ndarĩ na wĩra rĩ rĩngĩ akagĩa na meciria maingĩ, rĩũ kĩndũ kĩngĩ mũhoreriaa nĩgetha one toro rĩ akanyũa njohi na rĩũ mawĩra rĩngĩ arona rĩ ,rĩngĩ matĩramũkenia rĩngĩ nĩ mawĩra mamoko na arenda wĩra wa wabici, akona tandũ arĩa angĩ makũmũthekerera aya marũtga mawĩra maya mangĩ mamoko mamũthekerere ena gĩthomo kĩnene no ararũta mawĩra ma andũ matathire cũkũrũ , ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, rĩngĩ mwanake ndarĩ na bamĩrĩ kũogũo nadĩ na meciria na gwethera bamĩrĩ rĩũ tũbeca twake we ona agateng'era haũ barabara rĩngĩ kwĩna karabũ kahingũre akaingĩra akanyũa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmenwo nĩ bamĩrĩ , bamĩrĩ ĩthũtũkanagia ciana rĩngĩ mwana ũcio ndarĩ na mbia na rĩngĩ ariũ anyina na arĩ anyina rĩ mena mbeca rĩũ makamũmena rĩũ onaga ũndũ ũngĩmũteithia tũ ahorerie maciria rĩ , no akũndĩre njohi kana atanũke mĩraa kana e thece nĩgetha atĩge gwĩciria mũno.

Yambere nĩ Safaricom ĩyo nĩ ĩtambũrĩtwo mũno nĩ andũ nĩ ũndũ wa kũhũra thimũ na gũtũma mbeca, ĩyo ona cũcũ mũkũrũ ũrĩa atoĩ gũthoma messenge yatũmwo thimũ inĩ nĩonaga messenge ĩyo ya Mpesa ndangĩrĩgwo nĩ messenge ya mbia ici ingĩ ndiũĩ nĩkĩĩ matacimenyaga no ya mbeca ĩyo ndĩrĩ yarĩga ĩyo ĩngĩ nayo nĩ ya thitima KPLC ĩyo nayo nĩ ĩtaambũrĩtwo tondũ nĩ ĩhũthĩkaga mũno kaingĩ wĩra ndũngĩrũtĩka gũtarĩ na thitima adnũ matĩngĩrorera mohoro gũtarĩ na thitima ona matĩngĩthikĩrĩria ona thitima cingĩũra kwĩ maũndũ maingĩ mũno mũno magĩrũgama kwĩna maũndũ matangĩthiĩ na mbere gũtarĩ na thitima kũogũo thitima nayo nĩ kĩndũ gĩa bata harĩ andũ a kenya.

Gwethwo mũtongoria, mũtongoria wanatongoria ikundinĩ, nĩgetha, ethe andũ, andũ aya moka, meyandĩkithie. Marĩkia kwandĩkithia rĩ, amathomithie, amere ũrĩa gũthiaga nambere, amere mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga, mĩcemanioinĩ ta ĩyo, amere okorwo kwĩna mũrangano ũrutagwo, marute mũrangano ũcio, na ũrĩa atekũhota, no arutage kahora kahora, ũndũ ũcio ũngĩ, no amatarĩrie rĩngĩ, nĩ mateithagĩrĩria mũndũ angĩrwara, na akorwo gĩkũndinĩ kĩu, kana gũkuĩrwo, nĩmanyitanagĩra, na rĩngĩ mũndũ agĩthiĩ ũthoni rĩngĩ nĩmanyitanagĩra, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩmabatiĩ gũthikanĩrĩria, mathikanĩrĩria mũnini kana mũnene, gĩtio nĩgĩabata, wĩ mũnini kana wĩ ,mũnene, maheane gĩtio na mathĩkanĩre.

Biribiri nĩ mũmera mwega, na nĩ ndawa. Na wega wayo rĩ, no ũhande ona hau haku nja, ona no ũhande kamũmera kamwe, ũgatuage, nĩ ndawa ya nda. Ũngĩkorwo ũrĩanĩtie mairio maingĩ, wacoka watho wa wathondeka irio ciaku ũcoke ũtinagĩrie biribiri, ndũngĩthũkĩrwo nĩ nda. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩteithagĩrĩria kũhinja, nĩhũranaga na maguta. Nĩkũhũra maguta maku marĩa mothe ũrenda mathire.

Okorwo mũthenya ũcio nĩ akoneka rĩ, ndĩmũtarĩrie ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ndĩreda mũthenya ũcio tũthiĩ tũkone ciana cia ndigwa. Ahana ta kũrega rĩ, ndĩmũtarĩrie ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ciana icio rĩ, citirĩ na ciari, na citirĩ na mũndũ ũngĩ cirorete igũrũ tiga Ngai. Na Ngai rĩ, nĩ ithuĩ ahũthagĩra tũthiĩ tũgacirora. Koguo nĩ tũbatiĩ gũthiĩ gũcirora. Okorwo ena nguo atahũthagĩra, akorwo hena nguo cia ciana ciake cia nyihire, aciĩkĩre handũ, angĩkorwo na tũwaru, ona tuo agatwĩkĩra handũ, angĩkorwo ena mũrata, mũrata wĩna mũrata, onao amere, ona niĩ ngorwo na arata akwa, nigetha tũgathiĩ tũrĩ aingĩ, tuthii na kĩndũ kĩngĩnyitĩka. Nĩgetha tũthiĩ tũkarore ciana icio, onacio citige kũigua ciĩ ndekererie, cicokwo nĩ thayũ, na ironda icio ciĩ na cio cihone.

Wambere, nĩ mabe maheyo ngombo, cia kwambĩrĩria mawĩra nĩgetha ma gwagĩtwĩka nĩ marĩrutaga mbecaĩ, mũndũ ndakagage gĩa kũruta, ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ makanyitanagĩra, rĩngĩ he ũmwe wa rwara nĩabatie kũrorwo, ũndũ ũcio ũngĩ, kwĩna akũru, akũru aya aingĩ matikoraguo na andũ a kũmateithia na me itũra, ici ikundi no cithiage, no cibange rĩnge o mweri, o mweri, magateithagia akũru acio, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũnyitanĩra, rĩngĩ mũndũ nĩ akwĩrwo nĩ abatie akanyitarĩrwo, rĩngĩ nĩ arenda gũthiĩ ũthoni, andũ acio makamũnyitĩrĩra, rĩngĩ ena kaharabĩ, ikundi icio níĩnjega nĩ cinyitanagĩra, rĩngĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kũhoya kĩrathimo kwĩ mũciari, ikundi icio nĩ itwaranaga na igatwarĩra mũciari kanyamũ kega, na mũciari akarathima mũndũ na agakena mũno.

Ikũndi-inĩ cia arĩmĩ rĩ, nĩ cindeithĩtie mũno. Nĩ ngĩte na ũgĩ, ta rĩu nĩ ndĩrahandĩte warũ. Ndiramenyaga mũthemba batiĩ kũhanda waru tondũ mĩthemba nĩ mĩingĩ .Ngĩũria mũrĩmi ũmwe, akĩnjĩra batiĩ kũhanda waru ĩtagwo cangi, na ndamĩhanda ona ndĩnaikara mũno. Nĩ ĩrekire wega na ndĩragetha, na ndĩrathũra mbegũ rĩũ ngĩcoka gũthiĩ gũcokia rĩngĩ rĩ, ũcio mũrĩmĩ aroka, aranjĩra ndibatiĩ gũcokia haũ ndĩrahandĩte waru, batiĩ kũhanda handũ hangĩ ndahandĩte kĩndũ kĩngĩ. Kũu ndĩrahandĩte waru rĩ, nĩ ndĩracokirie tũnyeni, na mwena ũngĩ ndĩrahanda tũminji na nĩ twĩkĩte wega. Ikundi nĩ iteithagia mũndũ mũno, ona kũmũthomithia ta rĩu ndiroĩ, ingĩracokirie waru o hau ndahandĩte, no tondũ he na mũrĩmi ũngĩ wĩ na ũgĩ rĩ, nĩ arandarĩirie ndibatiĩ gwĩka ũguo, batiĩ gũcokia kĩndũ kĩngĩ, na nĩ ndĩrakenire mũno tondũ nĩ ndĩrateithĩkire.

Nyonaga nĩ nĩ nĩ arĩkia gũthondeka ũguo no athondeke maguta ma kwĩhaka, maguta ma njuĩrĩ, nĩcirugaga mũcere, nĩĩthondekaga mũgate, ĩ mawĩra maingĩ mũno.

Gũbatiĩ atĩrĩrĩ, mũndũ woothe ũtakinyĩtie mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano, eyandĩkithie gĩcigo-inĩ kĩao, gũcoke thirikari ĩmatũmĩre arimũ, ĩthiĩ ĩmathomithie ũrĩa mekwambĩrĩria mbiacara, o gabiacara kanini gatarĩ ka mbeca nyingĩ, thirikari nayo ĩcoke oho, ĩmahe mbeca icio, yarĩkia kũmahe mbeca icio-rĩ, mathi mathiĩ maiga mbiacara-rĩ, maheo kahinda kanini, gũcokwo gũtũmwo andũ mathiĩ marore kana o mũndũ o mũndũ nĩ aigire mbiacara. Ũrĩa waigire mbiacara-rĩ, no aheo ngombo ongerere. No ũrĩa ũtahotire kũiga mbiacara, rĩngĩ rĩngĩ arĩ na mathĩna mangĩ, rĩngĩ arĩ na mathirĩ mangĩ akĩamba kũrĩha, athikĩrĩrio, amenywo thĩna wĩha, amenyeke kana nĩ agũteithio rĩngĩ, no ongererwo tũbeca tũngĩ tũnini kana akĩheo ngombo.

Rĩngĩ mũrutwo ũyũ-rĩ, rĩngĩ nĩ mũrwaru kana auma wĩra, kana auma na bata ũngĩ akorwo atarĩ kĩrathi. Rĩu rĩrĩa ekuona mahinda make-rĩ ekũingĩra o intaneti-inĩ ambĩrĩrie gũthoma o kahoora kahoora nginya anyite. Arĩkia kũnyita-rĩ, nĩakwambĩrĩria gũthondeka indo icio cia mbaũ one kana nĩanyita.

Kwĩ andũ matahotire gũthiĩ cukurũ, angĩ aciari ao nĩmakuire, angĩ aciari ao matirĩ na ũhoti, angĩ nĩmaregire gũthoma, angĩ nĩmaingĩrĩire ndawa cia kũrebia na njohi, gĩthomo makĩkĩrema, ona aciari ao mageria kũmaigĩra wĩra, makarema. Rĩũ gũbatiĩ rĩũ macokanĩrĩrio, meyandĩkithie, mathomithio, ũrĩa magĩiga kawĩra, kawĩra o kanini gatarĩ ka mbeca nyingĩ, maheo o tũbeca o tũnini mambĩrĩrie wĩra. Na ũrĩa akũiga wĩra athereme, agacoka ongererwo ngombo. Ĩyo no arĩhe. Arabu kwĩna atumia aya matarĩ na athuri. Rĩngĩ mũthuri nĩakuire, rĩngĩ ũngĩ nĩanyitirwo kĩa hinya, rĩngĩ ũngĩ agĩire o mwana ũmwe arere, rĩu ciana icio nĩcimarorete igũrũ, nao acio atumia nĩ mabatiĩ marorwo, maheo kĩgĩna mambĩrĩrie biacara.